Indoker boishoni kobwotwon Bart ak ribeet nebo tambisik, chito neboe anan koribe tambisik komuch koribe asikobit kwalda anan komuch koribe asikotoret koiboten kurbet, ribeet nebo tambisik kobo komonut kot mising amun nyorunen chito neribe kelchin yoon yoen mung'aret nebo koiboten kurboshek, baetab tambisik kora kobokomonut amun imuch ibai asikobit ialde inyorunen kelchin neimuch itoreteng'e inyorchikee makatiat nebo kilak betut, ribetab tambisik kora kotoreti ribindet kora amun tambisik komuch koee beek en kasarta akeng'e ak kotokoboishen bechoton en kasarta nekoi, toreti niton temindet amun en komoswek chemomiten robta kotoreti yoon kakoe beek kotokwendien en kasarta nekoi.

Boisioni en kokwenyun ii, keyochin lagok che ngetik che ngeten kenyisiekwak taman akoi taman ak sisit, boisioni keyoei konyil akenge en kenyit, sikeyoei boisini komiten karik che kemokyingei choton ko muiywek ak olekiyoen boisioni ke yoe en ole ungat ole kikuren menjo, ak piik chemokotin komi yoton ko murenik icheken ako mamakat koba yoton chepyosok. Kotesentai pichu kanetisiet en menjo, kinete tuguk cheu olekitekisto sigik, olekitekisto piik chebo ipindanywan ii, ak ole kitekisto lagok che mengechen en ichek. Boisioni kotoreti chii komong kongete lakwandit ak konakta kwo koek chii ne oo, kinete pichu kora konyo koek chii nebo kamanut en kokwet, akoyai boisionik che nyalunotin che ibu bandaptai en kokwenyin ii ak piik che nekityin tugul en kokwet. Kararan boisioni amun ye kakoet chito konyokotoreti kokwenyi koyai ak koib ngomnotet ne kimokotindoi piik che kibo tai.

Kiit nemakat koyai serikalit asikonam koboishen chitukul muswoknotetab kasari, kokonam koyai konetishet koityi icheket chemoing'en koboishen muswoknotetab kasari, kiit akee nemakat koyai serikalit ko koboos oliet nebo tukuchuton chebo muswoknotetab kasari, kiit akee ne yoche koyai serikalit ko koib tukuk chenyolu asikeboishen muswoknotetab kasari chechoton kouu kipnotet nebo sitimet akonam kotes biik cheyoe konetishet koityi biik olewoo asikobit konai akichek chetom konai elekiboishoitoen muswoknotet nebo kasari.

Boishet netesetaa en ireyuu ko nebo ribet nebo tukaa, tukaa chemiten ireyuu ko tukaa chebo chekoo chekikuren iywokik ak tukaa chemobo chekoo kekuren eiik, tukaa chebo chekoo kenyorunen chekoo ak ko imuuch keboishen chechoton kialda ak konyorunen temindet rabishek, tukaa alak chuun mobo chekoo kekuren eiik ak nyorunen temindet kelchin yoon kakwalda anan komuuch kora koboishen kotemishen, kararan boishoni boo ribset Nebo tukaa, miten tukuk chemokying'ee temindet asikobiit kosuldaen boishoni boo ribset nebo tukaa, makaat en temindet kokeer kolee tindoi imbaret neyome ne oketen tukaa ak kokeer kora kolee suswek cheome tukaa ko mosuswek che ng'orng'or kobaten nyolu ko suswek che kikokongyo asikomayai kobaa mootinwek en tukaa.

Olon moche chito kochob kibandet, komakat kokikoit kenyisiek taman ak sisit, ako miten oret nekisupii asipit kechob kibandet magat en chito nebo kochobee kibandet ii, koib kibandet nebo sigindenyin ne kwan ak kibandet nebo sigindenyin ne kamet asikopit konyor kechobchi kibandenyin komakat koraa koib cardit nebo siget

En ireyu okere koot nekitoreteng'e nekuren biik alak kot neming'in, koii en inatunyin ko kikisir kelee kibakeng'eit nebo toretet neikochin kiplelachek biik chetuen, koii kiten ko iboru kelee kiteche kibakeng'eit akeng'e nebo kiplelachek, sirutik chemiten en inatuni ko iboru boishonik cheyoche koyoe chito yoon komong en kot nekitoreteng'e, makaat en chito yoon kokoyob kot nekitoreteng'e komong ak koun eunyin ak beek cherwoe sikobit koun simndo nemiten en eunekyik asikobit kotoret kobos mionwokik asikobit komaba konamnda amitwokik yoon kakomanda en kot nekitoreteng'e, en ireyuton kora koboru kelee miten ketik chekakimin en ireyu ak komiten kiit nekewirchin takatakek en keterut nebo koiton kiten nikitoreteng'e.

Kit nenyone metinyun inoker teksoni koiboru kelee yuton ole nyorunen bik boishonik chebo komonut chebo serikali en bik che mondoi en emoni kobendi emotinwekab sang anan ko bik chebwone en emotinwekab sang kobwone emoni

Bik che ogere en ireyu ogere ole icheket ko kandoik chebo bunge nebo boror, bichu ko kilewen bik asi kobarta icheget en bunge nebo boror ne kata icheget tinye boishet neoo kandoichu amun magat en icheget kotet ngotutik che indochinen emet ago imuch koraa kongololen en bunge ngalek chebo pchetaet ab rabishek. Bichu koraa koimuch kongalalen kisto latoriat nebo emet amun tinye kimnot ne oo missing icheget ii en nabasisiek che nomu icheget en bunge

Indoker boishoni kobwotwon bandab oreet anan kong'elelchinetab boishet, en ireyuu koiboru kelee konetik chetesendai bandab oreet koityi kibakengeit nesire boishet konetik noton ko TSC, bichu komoche icheket sikobit ketesyi rabishek chebo boishet kong'eten chetan kotoche icheket anan ko imuch komii kii akee nemokying'e icheket.

Kiit netesetaa en ireyu ko koborunet nebo eleimuch ikonorte rabishekuk en kaa, imuch isir kiit netoretin sinoe ilee nee chemokyinikee akoo imokyinikee silingata, asiyai kounoton imokyinikee kiit neisirchini ak isir kong'eten kiit netaa neimoche, kiit nebo oeng, kiit nebo somok ak kotesta kounoton, yekaisir kounoton imwaa ilee imokyinikee silingata en aketukul, yeityo kokaisir kounoton inaii ilee yoon koicheru rabishek ko kong'etun atauu, toretin niton asikobit komebeet rabishek ak kotoretin kora en taai yoon imoche iwekyikee inai ilee kikeboishoitoen ano rabishekuk.